Ketii oltung'ana ong'uan eneweji. Keetae irpayiani ong'uan neetae inkituak nara are. Keeta pookin ibukuin ibukuin naijo kigero bukuin sii naa kipusi. Iyiolo kulo tung'ana naa ijo keeta entoki naigero tineweji na kisidai oleng' amu kegira akueni. Iyiolo sii duo tenibung'a kulo tung'ana era ong'uan isumita ebuku kisho pookin enye pee ebol idamunot . Kisho sii duo pookin enye ee elewa ajo kainyo naigeru tiatua ina buku. Ketii sii duo ormusungui ineweji naijo ninye logira aisum kulo africani intokitin naigero tineweji. Iyiolo sii duo iyiolo kuna bukuin naijo nee kampuni naati kulo tung'ana amh kegirai aimaki oleng' entoki naati ineweji.

Ketii olchamba enewueji na ketii si mpaipi ketii oltungani enewueji na keeta si entoki nanapita tenkoriong yiolo enikobtenisum oltungani na impot ake oltungani nijoki ntasho nisum ajo kanyio maana enasai nintaduaki nijoki pingur tonkonyek ore ena toki na entoki nindim aingura tonkonyek mentoki nayieu enkisuma keyieu ake ningor oltungani niyiolo ataas ore su enkiremore na oltarakita itumiai yiolo ele tarakita megola amu iyataa ake netur aitobiraki neaku megol ina in ake nalotu oltarakita airemisho ninye ake indim aifunza oltungani kake iyiolo abukoki enkare kedola ke oltungani tonkonyek neyiolou atipika ninye openy.

Ketii irpaek louno eneweji. Iyiolo irpaek teneuni naa kelelek oleng' amu olchamba ake irem, teniremi meeta kisidai nibukoki ilanterera loo irpaek ineweji pebulu. Megol anaa amu tenibukoki ake naa kebulu ninche naa kelelek sii duo eunito orpaek oleng'. Iyiolo sii duo irpaek tenebao enkata naitauni neng'as ake abulu aitobiraki amuu kesioki abulu tenidipi neponunui akesu tolchamba naa tenekesuni neeku kumok oleng' naa kisaidia sii duo iltung'ana tiatua ii biashara ni enye. Mitoki iltung'ana ainyang'u idaikin naa kitoki sii duo amirisho netum iropiani naa ninche itumiae nena ropiani aii saidia aate too nkang'itie. Nitubulu irmareta kumok.

Ketaai invoice teneweji naa ketaa sii duo enkarna eweji ning'ua naa kigeri gero sii duo ajo kainyoo enoti ele tung'ani. Enoto ele tung'ani sweet potato . Iyiolo ena toki naa delivary note . Iyiolo amu kigero tineweji invoice ashu delivary note . Iyiolo invoice oshi naa entoki naa ekirawaki eton eitu itum olola lino meeta kainyoo intarajia alak tolola likigirae ayakim iyiolo ena toki naji invoice ekisaidia pii isioki alak eton eitu eyauni ashu pitum iropiani naa ninche ilak tenitabauni ilo ola. Iyiolo ina toki naigero delivary note teneweji naa kitodulu ajo kalo ola ilo loyawuaki naa tenaa kesipa ajo inoto. Iyiolo oleng oshi invoice naa meyeu oshi iltung'ana nisho isilen oleng' tuatua ii biasharani enye neeku ing'asi airiwaki invoice niyiolou ning'enu too ropiani niloito alak too lola likigirai ayaki neeku ina oshi esidano ee invoice.

Ketii irpaek kumok inewueji na ketii enkayioni ineweuji na kibungita inaayieni irpaek yiolo keetai inkabilaitin orpaek keetai irpaek oshal nekeetai si irpake onana ore kulo pake amu ketii ewoi natii enkolong na ninche ogolo ore kulo paek ogolo na ninche oshi itumia ltunganak apej na tenipej nilo amir torbaribara ore peilo amir torbaribara nekincho iropiyiani naa ninche intibulunye ormarei lino ore kulo paek oshali na ninche itumiai ayierishore ayierie entoki naji orkeseri yiolo kuldo paek ogoli kitumia sinche kulo paek ayierie orkeseri neaku melelek teninyal lolopaek kake kesidain sininche.

Ketii oltung'ani eneweji, naa kibunguta sii duo ele tung'ani enkasuku. Iyiolo tineweji naa ketii sii duo okitara ineweji. Iyiolo ilo kitara naaa ketii inkasukun. Iyiolo kuna asukun naa kisikitok naa ijo keetii ilanterera atua. Yiolo ele tung'ani naa oltung'ani loo lchamba kiremisho oshi ele tung'ani. Iyiolo ele tung'ani kegira aing'ura tena iyiolo kulo lanterera lotipika atua kuna asukun naa ketaa kisidan. Iyiolo oshii ene asi too kulo anterera iyiolo entoki naijo ormashungwai nibung' ake lelo anterera lenye nilo apik atua enkasuku. Naa tenotoyu naa ninche ake intoki alo ashukoki olchamba pee ebulu. Iyiolo oshi kulo anterera atua nkasukun ake epiki nishori eshuma tineweji pee esidanu neshalu peeku keunoi sii duo tiatua olchamba. Iyiolo ele tung'ani naa kiremisho naa tenetoyu kulo tokitin oyeu nelo aun naa tenebulu nikesu iltung'ana oshi intokitin naatii nepuo aas biashara ina biashara nisaidia ailepunye inkang'itie enye.

Ketii entasat eneweji nibunguta ena tasat inkutunkuni. Ore te nkop ketii sii duo inkulie kitunkuni. Iyiolo tene weji iyiolo oshi eneikoni tenetumi inkitunkini irem ake olchamba tedip airemo olchamba niyau ilanterera ashu inoshi kitunkuni naitashe nilo aun tenkiti nursery enye. Iyiolo kuna kitunkuni niteru abulu naa tenebulu ing'as abukoki enkare oleng' peyie esidanu. Iyiolo kuna kitunkunii oo nchatan kisidain oleng' amu iun ake ore pidip nilo aidosu. Iyiolo esidank enye naa incho noshi kitunkuni sapukin oo nkeek nikintoki sii aisho noshiu napurupurana ee abori. Kesioki sii duo abulu kuna kitunkuni oleng. Tenidip aitayu kulo kitunkuni naa idim ashomo nilo amir ashu intumia tiatua familia kake kelelek eunore enye oleng naa kelelek sii duo enkitaunoto enye tolchamba.